Niĩ nĩngenaga rĩrĩa nguona anake makĩĩrutĩra kũruta mawĩra maya, marĩa monekanaga me maritũ. Tondũ nĩ mahotaga kwĩyonera mbeca, onokorwo cirĩ o nini nĩ cimateithagia mũndũ akahota kũhũrana na mũtũrĩre ũyũ. Na handũ ha mũndũ kũrĩraga atĩ gũtirĩ wĩra, nĩ kaba mũndũ agetĩkĩra kũrutaga wĩra ũyũ kamũira angĩyoneire wĩra ũngĩ mwegega.

Niĩ, ũndũ ũmwe ũrĩa ũrangenia handũ haha, nĩ atĩ kũronekana kũndũ gũkũ tarĩ kũndũ kũmũ, na kũndũ kwĩ na riũa mũno no nĩ kũhande, mĩmera ĩrĩa ĩronekana tarĩ mbembe na mboco. Na handũ ha mũndũ gũte mũgũnda, nĩ arokenana mũndũ ũyũ nĩ agerĩtie, kũhanda. Na nĩ wega ũguo, na ũndũ ũcio ũgakorwo ũrĩ wa kũngenia mũno. Ningĩ nĩ haronekana hena macini, mũndũ arũgamĩte nayo, no nĩ ĩkorwo ĩrĩ ya gũteithĩrĩria mũrĩmi kũrĩma.

Ũndũ wa mbere ũrĩa ingĩka nĩguo ngorwo ngĩhota kũruta mũndũ wĩra ũyũ wa kũhanda mĩtĩ, nĩ no twambe twĩke ũthuthuria wa andũ arĩa marathiĩ kũhanda mĩtĩ kũndũ mwanya mwanya, tũgathianagia na andũ aya, na rĩrĩa twakorwo tũgĩteithania kũhanda mĩtĩ, mũndũ no erute na andũ aya. Ningĩ nĩ kũrĩ andũ aríĩ mendagia mĩtĩ ĩno, na mũndũ no ũthiage magagũbũndĩthia ũrĩa ũkũhota kũhanda mĩtĩ ĩno.

O ũrĩa mahinda mathiĩte magĩcenjia, andũ rĩu nĩmaratigana na ũhandi wa mũmera ũyũ, na rĩu nĩmaranjia kũhĩmbĩria ũhandi wa indo ta mbembe kana mboco nĩũndũ wa thoko nĩ ĩthiĩte ĩcenjetie na rĩu mũmera ũyũ nĩ ũraga kũndũ gwa kendia. Andũ rĩu makona nĩ kaba mahandire mbembe na mboco tondũ nĩ gũkoragwo na thoko nene kana andũ nĩmendete mboco kana mbembe mũno.

Ũmwe wa wĩra wa ngwatanĩro cia arĩmi Kenya nĩ ta gũthikĩrĩria mateta ma arĩmi, na magatwara mateta macio thirikari-inĩ. Ũmwe wa mateta marĩa arĩmi mangĩkorũo namo marĩa mangĩenda kwĩra ngwatanĩro ici nĩ ta ũhaicu wa bataraitha kana indo ira cihũthĩkaga ũrĩmi-inĩ. Na ngwatanĩro ici no citware thirikari niguo makahota gũteithĩrĩria arĩmi makona indo ici na mbei nini.

Njĩra ĩmwe ya kũmenyerera nyama iria cithĩnjĩtwo, nĩ ta gũcikia mbarabu-inĩ, kana macini ĩrĩa ĩkoragwo na mbarabu. ĩrĩa ĩtagwo birinji, kana hena andũ arĩa mahũthagĩra njĩra ĩrĩa ya tene ya gũitĩríĩria cumbĩ nĩguo kũgirĩrĩria nyama ici citikae gũthũka. Ningĩ no gũkorwo nginya na abithaa arĩa mangĩũka kũrora nyama ĩno kana nĩ njega kana no ĩhote kũrĩo nĩ andũ. Na ũcio no ũndũ ũngĩhũthĩka kũmenyerera nyama.

Ũrĩmi wa ng'ondu nĩ ũndũ ũmwe ũrĩa niĩ ũngenagia mũno, tondũ mũndũ no ahũthĩre njĩra ĩno ĩta ĩmwe ya gũĩka biacara. Mũndũ no akorwo akĩgũra ng'ondu ĩnini akamĩhe irio na rĩrĩa yakũra akahota kũmĩendia na mbei ya igũrũ, na akeyonera mbeca ciake. Ningĩ nginya mũndũ no akorwo akĩendia maguoya marĩa menjagwo kuma ng'ondu-inĩ ici, agakorwo nĩ arahota kwĩyonera mbeca kuma wendia wa maguoya maya.

Makorobia hĩndĩ ĩrĩa makinya kũndũ gũkũ, nĩ makoragwo magĩthambio, ningĩ kuma haha, magacagũrwo kũringana na ũrĩa maiganaine, makaigwo handũ mwanya mwanya. Ningĩ njĩra ĩríĩ ĩngĩ mahotaga gũcagũrwo nayo nĩ makarorwo marĩa meeru na marĩa matarĩ meeru, magacagũrwo makahota kũigwo kũndũ mwanya mwanya.

Makinya marĩa mangĩkorũo makĩoyũo nĩguo kũgitĩra wonjoria wa ũrĩmi ndũgathũkie wonekani wa irio, nĩ kũrora indo iria cirahũthĩka ũrĩmi-inĩ, citigakorwo nĩ cio cirathũkia irio. Kana indo iria cirekĩrwo tĩri-inĩ wa kũrĩma nĩcio cirathũkia irio. Ningĩ ndawa iria cikoragwo cigĩhũrwo mĩmera cikorwo atĩ nĩ cirarorwo citigakorwo ona cio nĩ cirahũthĩka gũthũkia irio.

Niĩ mũthemba ũrĩa nyendete mũno wa macani, nĩ macani ma kangauthi. Macani maya ndĩmendeire mũcamo wamo, ũrĩa ũkoragwo wĩ mwega mũno. Na kĩndũ gĩa keerĩ kĩrĩa nyendeire macani maya ma kangauthi, nĩ kamũnungo karĩa gakoragwo ho, mũndũ akĩmyua cai ũyũ. Na nyendete makorwo mahinyĩtio, matarĩ ma marũngo manene manene.

Niĩ meciria marĩa magũkorwo magĩũka mũtwe-inĩ wakwa, nĩ wonjoria ũrathiĩ na mbere, wa wendia wa nyanya. Na ũndũ ũyũ nĩ mwega mũno tondũ nĩ kuonania arĩmi arĩa makoragwo makĩendia nyanya, nĩmekuona kũndũ gwa gũcitwara. Na ũndũ ũyũ ũgakorwo wĩ wa bata mũno, tondũ nĩ hegũkorwo na andũ eerĩ mareyonera mbeca, mwendia wa nyanya thoko-inĩ na mũrĩmi wa nyanya kũrĩa mũgũnda.

O ũrĩa mahinda mathiĩte magĩcenjia, andũ nĩ makoretwo magĩtema mĩtĩ kwa wĩingĩ mũno, gĩcigo-inĩ gĩkĩ giakwa. Na nĩ ũhoro ũmwe wa kũhe mũndũ kĩeha mũno, tondũ ũtemi wa mĩtĩ nĩ ũrehaga ũcenjia wa rĩera, na ũndũ ũmwe ũrĩa ũngĩkorwo ũgĩcenjia nĩ ta wagi wa mbura, na hĩndĩ ĩrĩa mbura yakorwo ĩkĩaga ona ũrĩmi ndũngĩthiĩ na mbere, koguo nĩ ũndũ ũmwe ũngĩĩkĩra mũndũ kĩeha mũno.

Ũrĩmi wa mbembe nĩ ũndũ ũmwe wa bata mũno bũrũri-inĩ ũyũ witũ, tondũ mbembe nĩ cikoragwo cigĩkũra wega mũno, na mũndũ no akorwo akĩcihũthĩra kũruta biacara nacio. Agakorwo nĩ areyonera mbeca handũ haha. Ningĩ no ũkorwo ũkĩigĩra hĩndĩ ĩrĩa wagetha, ũgakorwo ũgĩcithĩya, ũkeyonera mũtu wa kũruga ngima, na mũndũ no akorwo atekũhũta hĩndĩ ĩrĩa arĩma mbembe.

Ũndũ ũmwe ũrĩa ũrĩ wa bata haha, nĩ kuonania ũkũria wa thirikari-inĩ ciitũ cia kaũntĩ, tondũ nĩkũronekana no cikorwo cigĩcokanĩrĩria arĩmi magathondeka ngwatanĩro yao. Ningĩ ũndũ ũngĩ ũrĩa ũrĩ wa bata, nĩ kuonania atĩ ũrĩmi wa ng'ombe cia iria nĩ ũndũ ũgũthiĩ na mbere kaũnti-inĩ ĩno, tondũ andũ nĩ macokanĩrĩire hamwe, na nĩ mekũhota kũheana mathĩna marĩa maragerera makũrie ũrĩmi ũyũ wao.

Niĩ nĩ nyendete kũrĩa nyama mũno mũno ĩrĩa ya ngũkũ, hamwe na waru cia gũikia maguta-inĩ, tondũ ta mũtugo wa mũgĩkũyũ nĩ wega mũndũ akoragwo akĩrĩa waru kahinda kaingĩ kaingĩ. Na nĩ nyendete kũrĩanĩria indo ici na mũtukano wa nyanya na gĩtũngũrũ, tondũ nĩ citwaranaga wega. Ningĩ nyendete gũciikũrũkia na maaĩ ma njuici.

Irio cia cabaci ngwamba ngande mũtu wa ngano, na hĩndĩ ĩrĩa woma wega na ndareka wũikarange ndagĩka cigana ũna, ndĩciruge kũhũthĩra maguta. Nayo thamaki ndĩmĩikie maguta-inĩ ĩgatheruka nginya hĩndĩ ĩrĩa ĩkũma, njoke ndĩmĩtinangĩrĩe nyanya na gĩtũngũrũ hau igũrũ, nĩguo cikorwo cikĩgĩa cama. Nacio ndengũ ndĩcikarange wega kũhũthĩra maguta, na karia, cikorwo cikĩagĩra wega.

Niĩ o mũthenya hũthagĩra ngari ya matatũ gũthiĩ nagũcoka kuuma wĩra-inĩ wakwa, na ĩno nĩ njĩra ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ hũthũ gwakwa, tondũ nĩ hũthagĩra mbeca nini, na ndĩoyaga mathaa maingĩ. Na nĩguo ngorwo ngĩkenerera njĩra ĩno, nĩ ngũcagũra ngari ĩrĩa ĩtarĩ na inegene mũno, nĩguo hĩndĩ ĩrĩa ndĩrathiĩ wĩra kana ngĩinũka mũciĩ, ndikae kũnegenerwo na ngorwo ngĩkenera thabarĩ yakwa.

Niĩ ũhoro ũrĩa ngoretwo ngĩona thirikari yogereire nĩguo ĩkorwo ĩgĩkinyanĩria gĩthomo gĩkĩ kĩa ndinjito, nĩ gũkorwo ĩgĩkĩra intaneti macukuru-inĩ, na ĩgakorwo ona ningĩ nĩ ĩrekĩra nginya thoko-inĩ kũrĩa andũ no makorwo makĩona intaneti ĩno kwa njĩra ya raithi. Ningĩ nĩ ĩrahe macukuru macini cia kompiuta iria ciana cingĩkorwo cikĩhũthĩra gũthoma gĩthomo gĩkĩ kĩa ndinjito.

Rĩrĩa kwagĩa na mogarũrũku thabarĩ-inĩ cia ndege, njĩra ĩrĩa yagĩrĩire mũno kũmenyithia athii atĩ thabarĩ ici nĩ ciagarũrũka kana nĩ ciakanjwo, nĩ kũhũthĩra mecĩnji iria megũkorwo magĩtũmĩrwo thimũ-inĩ ciao. Ningĩ no gũkorwo gũkĩanĩrĩrwo tibii-inĩ kana rendiũ. Tondũ indo ici nĩ iria mangĩkorwo magĩkinyĩrũo nĩ ũhoro ũyũ kwa njĩra ĩrĩa ya hakuhĩ mũno.

Nĩ wega hĩndĩ ĩrĩa andũ marakũngũĩra me gĩkundi-inĩ ĩmwe, kũhũrwo mbica, tondũ ũndũ nĩ wa bata mũno, tondũ nĩũteithagĩrĩria kũiga kĩririkano. Na kĩririkano nĩ gĩ tũteithagĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aragerera maũndũ maritũ akahota kũririkana atĩ hena hĩndĩ gũkoragwo na gĩkeno na akahota kwĩyũmĩria nginya kahinda kau karitũ gakahota kũhĩtũka.

Motungata ma Safaricom, harĩ gatagatĩ ka ĩmwe na ithano, ngũmahengera ĩnya kwa ithano, tondũ hingo ciothe nĩ makoragwo marĩ mbere ya makambuni marĩa makoragwo magĩcindana nao. Ta kũhũra thimũ mũndũ nĩ hinya mũno ũkorwo ũkĩgerea ũritũ hĩndĩ ĩrĩa ũrahũra thimũ ũkĩhũthĩra ũtungata wa Safaricom. Na nginya gũtũma mbeca gũkoragwo kũrĩ haraka, hĩndĩ ĩrĩa ũgũkorwo ũkĩhũthĩra mũtambo wao wa Mpesa.

Agũri makoragwo marĩ a mĩthemba mĩingĩ, na nĩ gũkoragwo na arĩa marongoreirie kũgũra kana arĩa mekũenda tu o gũthũkangia indo magĩcibangũraga. Ũrĩa arenda kũgũra, nĩ egũkorwo akĩhutangia indo nyingĩ, nĩguo akorwo atĩ kĩrĩa ekũgũra, nĩ kĩndũ kĩega, na ũgũkorana na ũyũ ũngĩ wa kerĩ ũrĩa wĩra wake no gũbangũra indo na ndarĩ na itanya, kana hatirĩ wendi wa kũgũra arĩ o naguo.

Gĩtũmi kĩa mbere kĩrĩa kĩngĩkorwo gĩgĩtũma andũ a gĩkundi kĩmwe makorwo magĩtinia keki hĩndĩ ĩrĩa marakũngũĩra, nĩ kuonania ũmwe, kana kuonania ũrĩa manyitanĩte. Na ũndũ ũyũ nĩ wa gũkenerera mũno, tondũ no ũkorwo ũkĩonania ũndũ ũrĩa andũ aya marakorirwo makĩnyitanĩra nĩguo makorwo makĩhinngia ũndũ ũyũ. Koguo kũnyitana hamwe hĩndĩ ĩrĩa maratinia keki nĩ wega na nĩ ũndũ wa bata mũno kũrĩ andũ acio.

Gĩtũmi kĩa aruti a wĩra, mendekithĩrio thigũkũ njega na kũheo iheo itiganĩte, nĩ kũmonia atĩ nĩ andũ a bata mũno, harĩ kambuni-inĩ ĩyo kana he nduka ĩyo ya wĩra, tondũ ũhoro ũyũ rĩ, nĩ ũhotaga kũhutia aruti aya a wĩra nĩguo hĩndĩ ĩrĩa ona mareka wĩra makahota kwĩrutĩra na makeheana nĩguo kambuni ĩno ĩkorwo ĩkĩrũgama na ĩkorwo ĩgĩthiĩ na mbere.

Gĩtũmi kĩa mũndũ kwenda kwenjagwo nĩ mũndũ ũmwe hingo ciothe, nĩ tondũ, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũyũ akwenja na amenya ũrĩa wenjagwo, ndũrĩtindaga gũthiĩ kuga ũrĩa ũkwenjwo. Ningĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ wenda gũcenjia mũndũ wa gũkwenja ũkoraga harĩa ũgũthamĩra, ũkwenjwo ũrĩa ũtendaga na ũgakorwo wa kũrakara. Nĩkĩo rĩu gĩtũmaga mũndũ akendaga kwenjwo nĩ mũndũ ũmwe hĩndĩ ciothe.

Gĩtũmi kĩa andũ aingĩ kwenda kũhũra mbica indo iria mekũgũrĩte o rĩrĩ ciamakinyĩra, nĩguo makorwo makĩonia arata ao. Arĩa angĩ rĩ, mendaga o gũciĩkĩra kũríĩ nenda-inĩ cia Facebook, nĩguo kuonania o ũrĩa mũtũrĩre wao ũrathiĩ na mbere. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũgĩkenia andũ aya na ũkahana ta ũramaiga kĩrathi kĩrĩa makoragwo mendete gũkorwo.

Ũndũ ũmwe ũrĩa ũkoragwo ũkĩguna mĩkawa nĩ kũheana iheo kũrĩ andũ arĩa mekũmacereire, nĩ atĩ, andũ aya arĩa megũcerete, matikoragwo a kũriganĩrwo nĩ mĩkawa ĩyo. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa andũ aya mainũka megũkorwo makĩririkana kahinda karĩa maikarire mũkawa-inĩ ũcio. Na hĩndĩ ĩrĩa makenda gũcera rĩngĩ, na makorwo marenda gũthiĩ gĩcigo kĩu nĩ megũkorwo makĩenda o gũcoka o mũkawa-inĩ ũrĩa maheirwo kĩheo.

Niĩ, nguona atongoria a ndini, nĩ mateithĩtie kũnyitithania ndũrĩrĩ ngũrani ngũrani, tondũ hĩndĩ ĩrĩa mekũreka andũ a ndũrĩrĩ ici ngũrani moke kanitha hamwe, makaina hamwe, makahoya hamwe, nĩ ũndũ ũrĩa ũngĩhota kũmanyitithania, na ũndũ ũyũ, ũgakorwo wĩ wa bata mũno tondũ, gũtigũkarwo gũtigũkorwo kwĩna ngayũkano, thĩiniĩ wa ndũrĩrĩ ndiganu ndiganu.

Niĩ ũndũ ũrĩa ndĩrona mũritũ mũno ũgũmĩire thĩ, nĩ gũkorwo atĩ kwĩna mbara nyingĩ ciraumĩra gatagatĩ ka mabũrũri. Ta bũrũri wa Russia nĩ ũkoretwo ũkĩhũrana mũno he kahinda karaihu na bũrũri wa Ukraine. Na ningĩ rĩu nĩ tũrona bũrũri wa Israel ũkĩhũrana na ũrĩa wa Palestine. Na ũndũ ũyũ ũgakorwo wĩ mũritũ mũno tondũ nĩ kũrakorwo na andũ aingĩ arĩa marakua, magĩtongorio nĩ ciana, na nginya atumia mũno.

Njĩra ĩmwe ĩrĩa nyũmba cia mohoro citũmagĩra mawoni marĩa cioyaga kuuma kũrĩ andũ, nĩ kũhota kũmathondekera ibindi kana tabarĩra iria cikoragwo cigĩkenia eroreri ao kana athikĩrĩria ao. Ningĩ no cihũthĩre mawoni maya, kũruta maũndũ marĩa mangĩkorwo maugaga matakenagia andũ aya, na ũguo nĩ ũndũ ũmwe ũrĩa mawoni maya mangĩkorũo makĩguna nyũmba ici cia mohoro.

Niĩ njĩra ĩrĩa nyendete mũno ya kwamũkĩra mohoro, nĩ kũhetũkĩra thimũ yakwa, harĩa ngoragwo ngĩona mohoro kuuma rũrenda-inĩ rwa X kana rũrĩa rũretagwo hau mbere Twitter. Haha nĩ ngoragwo ngĩkinyĩrwi nĩ mhoro kwa ũkuhĩ mũno, na thimũ yakwa ngoragwo nayo haha kwa haha, kwoguo nĩ ngũkorwo ngĩkinyĩrwo nĩ mohoro he njĩra ĩrĩa nguhĩ mũno.

Niĩ nĩ hinya mũno ngorwo ngĩĩrorera mohoro, na nĩ hinya mũno nyone mahinda ma gũikara thĩĩ ngĩĩrorera terebiceni. Kuoguo, kahinda karĩa kaingĩ nĩ karĩa ngwamũkĩra mohoro kuuma thimũ-inĩ yakwa kũhĩtũkĩra rũrenda rwa X kana Facebook, tondũ thimũ nĩyo ngoragwo nayo mahinda maingĩ na koguo njĩra nyingĩ nĩ iria ngoragwo ngĩhũthĩra gũthoma kwamũkĩra mohoro.

Hĩndĩ ĩrĩa mũhunjia egũkorwo akĩhoera ciana, ũkoragwo ũndũ ũrĩ wa bata tondũ, ciana iria nyingĩ nĩ iria citoĩ kwĩhoera kuũguo nĩ wega gũkoragwo mũhunjia agĩcihoera. Na hĩndĩ ĩrĩa areka ũũ no akoragwo agĩcibundithia ũrĩa mahoya mathiaga na mbere, kuũguo no cikorwo cigĩthoma kuuma kwĩ mũhunjia ũyũ. Kuũguo nĩ ũndũ wa bata mũno mũhunjia akorwo akĩhoera ciana.

Niĩ ceceni ĩrĩa nyendete mũno, nĩ ceceni ya Kameme, tondũ kũrĩa niĩ njikaraga, Kameme kanyitaga wega gatekũngia. Kuũguo niĩ hĩndĩ ĩrĩa ndĩrathikĩrĩria rendio ndigiĩkaga, na ningĩ nĩ makoragwo na tabarĩra njega njega iria cikoragwo cikĩngenia gũthikĩrĩria. Na rũimbo rwao rũkoragwo rũĩna cama mũno, kuũguo hĩndĩ ĩrĩa ngũthikĩrĩria nĩ ngoragwo ngĩkena mũno mũno.

Mawoni makwa kũringana nĩ ceceni ĩrĩkũ ya tereviconi yendetwo Kenya, nĩ ceceni ya Citizen. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa mohoro marathomwo ũthiĩ kũrĩ rũrenda rwa youtube wĩrorere nĩ erori aigana marerorera ceceni mwanya mwanya, ũgũkora a Citizen nĩo marĩ igũrũ na ĩno nĩ njĩra ĩmwe ĩrĩa ĩngĩkuonia atĩ nĩ ceceni ĩrĩa yendetwo mũno nĩ andũ gũkũ Kenya.

Niĩ mahinda maingĩ nĩ marĩa iteroragĩra tabarĩra ĩno ya Jeff Koinange, thĩinĩ wa terebiceni-inĩ ya Citizen. Tondũ Jeff arehaga o ateti, arĩa makoragwo maiyĩte mbeca citu cia akenya, mbeca iria cibatiĩ gũtũteithia, na andũ aya nĩmakoragwo mokĩte o gũĩtheria gũkũ terebicinenĩ tũtikae kuona tarĩ andũ oru. Kwoguo nĩkĩo niĩ itendete kwĩrorera tabarĩra, tabarĩra ĩno ya Jeff.

Niĩ ngwĩciria mĩcemanio ĩno ya mũciari na arutani nĩ ya bata mũno, tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũciari oka cukuru nĩekwĩra nĩ moritũ marĩkũ mwana ũyũ ageragĩra hĩndĩ ĩrĩa e mũciĩ. Na mwarimũ ere mũciari moritũ marĩa mwana akoragwo namo e cukuru, koguo nĩmehota gũteithania, moke na njĩra ĩrĩa mekũhota gũtara mwana ũyũ, nĩguo ahote gũkorwo agĩthiĩ na mbere gwĩka wega cukuru-inĩ na nginya mũtũrĩre-inĩ wake.

Magoti marĩa makoragwo ho thutha wa mũndũ kũheo mbeca cia gũkomba, matikoragwo marĩ moru tondũ, mũndũ kana kambuni ĩrĩa ĩgũkombithĩtie mbeca ici, nĩ ĩrenda gũthiĩ na mbere na no ĩrenda gũkũra, koguo magoti maya ti moru. Thĩna ũkagĩra hĩndĩ ĩrĩa magoti maya megũkorwo marĩ iguru maikaragĩre mũndũ ũyũ akombire mbeca ici nginya thaa ingĩ akaremwo ngĩnya nĩ gũcokia. Hau tu no ho marehagĩra mbeca, no ti atĩ nĩ makoragwo marĩ moru.